Iji ikunari temurua natii. Ikiun kulo watermelon, yiolo ake pee kiun, yiolo ake egira abulu ninche, nikintau kuna tokiting torrok nimidimayu tiatua kuna aitubulu, kulo watermelon, pemeyaki orkusto, yiolo ake pekintayu, nikintoki si aanyu meoto, yiolo ake peku, nikinya, nikimir si peyaki yiok impisai, pekitumoki aitaas ibiasharani ang impisai.

Yiolo kuna tokiting nakeji hohoi. Yiolo kuna tokiting naji hohoi, ikintobir oshi apik idaikin napaasha. Nemelonu idaiki ang. Yiolo si enkae, ekiya sokonini lopaashari, peyie kitumoki atimir ninche, pekitum impisai. Yiolo kuna pisai ang, nikipik sii teniata oltamoyiai, nilaakinye sipitali, yiolo nkulie, nilaakinye nkera inonok impisai esukuul. Neeku, ikinyor oleng amu, keyaki yiok, impisai kumok tiatua.

Yiolo ele naa orng'anayioi likiun. Yiolo ake pekiun, nebulu ninye. Yiolo pebulu ninye, nebaiki erishata nainosi. Yiolo ake peenyai, niimper tenkalem, nintayu enewei netii irkiku, ninang'aa, ninya atua ninye. Na iyiolo enatoki keret iseseni lang amu, kiisuj atua osarge. Nipang'ie imoyiaritin pukunot kumok tiatua iseseni lang.

Yiolo kunatokitin na ekijo yiok inkukurtok nayiolo kuna kukurtok intayu esayiet nati atua yiolo ake pintau esayiet natii atua nintobir nipik enkare, nishur ore ake pebaki erishata napuku inasayiet pookin ningoru entoki naji olorien, yiolo olorien nimper ake ninye niiriki enkutuk enakukuri nintaaayu inasayiet natii atua, yiolo ak pesapuku enkukuri nipik enakukuri metaabishumie kule, kule inonok neropilu kule na keret si yiol amu ekiret kule aang nesidanu kule aang.

Kajoki oltungani mitobira enkiti wueji tolchamba, yiolo ake piidip aitobira nepik ninye metaa kerisio enterit pookin wueji nepik nkutitik gumot, yiolo ake peidip atipika nkutiti ngumot nelo eleduka loinyangunyieki empeku, yiolo pelo eleduka ningoru empeku nalotu aunie kuna tokitin enyenak, yiolo ake pelotu aunnebulu ninche, yiolo pebulu ninche niteru aitau kuna tokitin naponu areshkuna tokitin enyenak pemebulu, yiolo ake pesidanu nji naitoki siyie ajoki peyie ingorilu isokonini opaasha petumokiatimira kunatokitin enyenak petum mpisai kumok neaku nejia ajoki nanu ilotungani petumoki aitobirai enasiai enye.

Yiolo enasiai mesapuk oleng tenkop natii amu, yiolo enasiai keyieu ewueji naa keshaita enaake. Na yiolo ewoi natii naa orpukel. Kirowua, nemenyor si kuna tokiting ewoi nairowua amu ketoi minche. Yiolo ake pe, netum si entoki naji orkusto. Yiolo ake penya orkusto, netoyu pi. Neeku meetae enasiai tenkop natii pi. Amu ketii si entoki naji osoit. Na yiolo ele soit, misho kulo tokiting ebulu. Kiibyal oleng. Neeku kitorrono oleng enasiai meeta midim pi atubulu.

Adolita nanu entsat natonita na iyolo enatasat ishopito orkarasha onyori wenchati naibor, na iyolo enatasat etii enkalo enkiti shani, na iyolo si enashani adolta nanu ajo kedungo nayiolo pe kedungo enkiti wueji, niperi enkiti enkiti wueji yiolo enewueji enkiperara nepiki erishata enye enchani natudungoki neaku adolita nanu tokitin mpukunot oleng, nadolta si enkiti toki naijo orkiti shamba kake melio oleng

Yiolo kuna na npoosho na yiolo mpoosho ekiun oshi nebuku, yiolo ake ninye pebulu kunapoosho nikinya, yiolo pekinya nikintoki si amir, yiolo pekimir nikiya sokonini opaasha kumok, ninyanguni kuna poosho amu kenyori oshi mpoosho asaa tenkop orpurkel neaku kaata engeno amu ekitum kuna poosho nikitum mpisai, yiolo kuna pisai aang nikiasie mbiasharani napaasha neaku iyolo kunapoosho kitoki ninche ayiu nkulie biasharani nikilaakinye nkera aang impisai esukul yiolo si olaata oltamoyiai nisho sipitalini alaakinye.

Iyau ake enkare embeshen, niyau ele malenke paa intuku, yiolo ake pee esidanu, niyau enkalem nisuaya enaduo are chafu natii embeshen. Niguet ele malenge, yiolo ake pee iguet, nidung dung, nilotu aingorru entoki naijo enkiti kukuri, wore ake pee ingoru, paa iindong ele malenke aidong aidong, yiolo ake pee eaku etisipe pii, nipik emoti, nicho eyiaara wore ake piindip, niyau enaduo are nateyiere enaa neeku enkare ijo koloshoro, yieolo ake pee iyau, paa iyau taa nipik enkiti shumbi , nipik enkiti sukari, niyau enkano, paa ilotu aukuume. Nikiyierie enaduo are oladuo malenge enkano, yiolo pee kiyier enaduo aano ang' nesidanu inchapatini neeku kemelok inchapatini.

Kajoki oltungani mire no eeka eeka olchamba, yiolo ake piirem enaeka olchamba nepik enterit metisidana nelotu aitau ilochafu pookin oitawuo tiatua olchamba metipika erishata ormutaroni, yiolo kulo mutaroni nitau irkumok oleng yiolo ake piidip nepik nepik eleshafu lenye shumata enye pa ore ake peesha nelotu enkare nemeya kulo mutaroni ashu enterit pookin neaku nejia nanu ajoki eletungani petumoki atipika nkaitubulu enyenak pebulu tiatua irmutaroni.

Keaku ninche entoki nabo nibung'a ninche neas isiatin enye tombarikinot yiolo ake peas ninche tombarikinot siatin enye mitoki eoro aloto, mitoki enyalare alotu nenyora ninche neaku kesidai ena tenibungae irmareita lang

Adolita nanu oltung'ani netii atua ninye mashinini napasha nayiolo kuna mashinini egira ninche aitobiru ntokitin naijo mposho nakebukoki eletung'ani entoki naijo enkare, osarge ashu enkare petumoki enamshini aidong'o neponu ninche aaku imposho.

Adolita irnganayio lorok loltunganak, na iyolo kulo nganayio kekesuni oshi neyae neyae imashinini, yiolo ake peyae imashinini nepuoi aidong nidonguni netumi kuna tokitin naji enaisho olotorok ashu enaisho ormashungwa, neaku ore kuna tokitin kepoi oshi aidong tomashinini petumokini ainoto kulo tontokitin.

Inji ikunari temurua natii ,keetae ilaasak opuo apuo akesu tolchamba neetau si lonap neetai loyau atua mashinini, yiolo kulo loyau mashinini neponu ninche aidong yiolo ake pidong nengamu rkulikae etaa ai abila, nitoki irkulikae aitoki angamu etaa sasa enkae abila, yiolo ake pesidanu nitauni nepoi apik isokonini yiolo ake pepiki sokonini netumi mpisai kumok.

Enetipat amu kitelelek maisha oltung'anak mitoki lltung'anak aasishore nkaik enye, nimitoki asioki anauru amu keeta ninche mashinini naasishore neakukesidai enabae nitoki si aitelek pitasieku ndaki aang metaa kesiaki abulu.

Adolita ltung'anak otiu lchambai nakumok kulo tung'anak, na iyolo kulo tung'anak na ntasati tenkumoi enye neeta ninche entoki naasita tiatua eleshamba egira ninche aikesu irnyanya, na iyolo kulo nyanya kekemok oleng na sidain, na iyolo ewoi napuo aya sokonini opaasha pepuo ninche atum mpisai.

Olpayian onapita enkiti araye osuyai naayiolo ena araye egira ninye akesaki olamuriak. Naa yiolo kula amuriak naa kemelok oshi naa kitobir olsarge tiatua osesen. Naa kenyor sii enkeya naji pressure yiolo ake peeinya nikimbank inamoyian tiatua osesen.

Kajoki ele tung'ani miremo olchamba ore ake pirem eleshamba nitoki si ainyangu nkaitubulu napik eleshamba, yiolo ake pepiki kuna aitubulu ana irmasurin amu kadolta ajo irmaisurin kulo nepik irmutaroni nitoki si aitau ainyangu irpaipi opiki atua petumoki eleshamba ainoto enkare ninyangu oltanki sapuk, yiolo ake pinyangu oltanki sapuk netumoki enaare atijinga atua eleshamba pookin .